Nitue riwruoge ma ngeny ma yudore e kor gwenge ma ok gin ma piny owacho to kendo riwruoge gi thoro konyo oganda ma ngeny sana e yore mag somo riwruok gi thoth gi iloso kod jogo ma onyalo kata jogo ma ni go kendo gi chokore ka nya chiel gi riwo paro kendo gi choko mwandu ma gin godo kendo gi choko kanyakla e aguch gi bang mano gi manyo jogo kata jo puonjre ma nigi nyalo mar somo to okoso yo made gi chul godo pesa e kar kwonde gi mag somo to gi chudo ne gi mondo gi nyal dhi mbele gi somb gi.

Gini iluongo ni simu kata ongwe yamo e ndalo ma chon ne ok gi yudre ma thoth ahinya kendo ne nitiere kwonde ma kende mano oketi ma ji ne nyalo yudo e ongwe yamo kendo ne nyalo timo godo tudruok gi jo wete gi man kwonde ma boyo boyo to e piny ma sani ongwe yamo ose losi mangeny kendo gi yudore mathoth ahinya kendo chiegni ngato ka ngato ni okd ogwe yamo mare kendo tudruok ose bedo ma yot e yor internet, kata goyo sime inyalo loso kata gi ngato ma nitie e pinje ma boyo boyo ahinya ko lowo e yor ogwe yamo ni e ndi.

Piny owacho osetemo rieyo weche mag somo e kor gwenge to maeni pok ochopo e rang'iny mag kaka weche mag somo oriere e bombe. Maendi osebedo wach maduong' ahinya ka jogo modak e kor gwenge kelo tulo ni ere kaka gin dongruok ma nyasani mag somo mag weche mag somo gi ok chopne gi . Koro wachni mondo olose maber mondo koko ni bende rum , onego ket nyapara kata jogo matayo weche mag somo e kor gwenge. Onego oketie Jogo ma chunygi olony ne tich. Ng'at ma koketi todhi dhi neno ni singo mag piny owacho eweche mag somo gi ochopo kare e kor gwenge bende kaka timore e bombe.

Gini en mashin ma itiyogo gi jogo ma tugo tuke mag ng'wech kata jogo matimo tiegruok e mijing'o mag del, chutho to e mijing'o mar tielo kata ogwala. En gino endo ma ka iseidho wiye, to imako tungene ariyo, to inyo ichalo ng'ama nyone ka ng'ama riembo ndiga koro inyono gitiendi koni gi koni to kaka imedo dhi to tekre ma itiyo godo bende medore emakelo mijing'ono. To ne jogo ma tugo tuke mag ng'wech kaka imedo nyono kata iwinjo ka iol to idhi nadhiya mbele ema miyogi ng‘iyo mar bedo nikoro ginyalo dhi mbele gi ng'wech katobedo ni gisejony kamano.

Gini iluongo ni router to tichne okonyo eyore mag tudruok e mbui kata intanet. Router ni itude gi jok ma chiwo intanet. To koro ka osetude, to inyalo tiyo kode e ong'we yamo kata e masin mora mora ma in godo manyalo tiyo gi mbui.

Tijni en mar kungo rito kendo pidho rawere ma onge kod jonyuolgi kata nyithind kich to kendo kata mago ma bende okwany akwanya ma ok ong'e kuonde ma giae. Tijni nikod nengo e aluora nikech omiyo rowere ma kamago bedo kod ngima maber kendo, ginya gibende ginyalo yudo gik moko mabeyo beyo kaka rowere mamoko manikod jonyuolgi kata mago manikod kama giae mong'ere malong'o bende yudo.

Mae en ndiga. Ndiga en gino molosi ma itiyo godo e yore mag wuodhe ma pile pile ma ka gi kacha

Mae en kabila mar nyamburko miluongo ni bas. Bas itiyo godo e yore mag wuoth enderni kata apaya molosi. Bas ni nigi nyalo mar ting'o jii mathoth kata jowuoth mang'eny e safar achiel.

Kodo mochwe mantie e picha ni iluongo ni kendo. Ma en kar tedo molosi e kit kaka joma chon ne loso gunde gi mag tedo. E kendoni nilose ma nitiere kamoro gi e malo mochwe maber minyalo kete agulu kata sufria e piny masani. Ka iseketo sufria gi chiemo e iye, to gi e kapiny ne nitiere nafas mowe mikete yien motwo kaetimoke mach. Koro e kidoni kata e picha mantiere kae ni nitiere agulu, ma nyamiyono ero rango chiemo mosechiek manie i agulu. Kata chiemo mapod tedore manie i agulu.

Kido mochwe manie pichani iluongi ni kendo ma en kar tedo molosi e kido mane jomachon losie kuondegi mag tedo.E kit kaka ne ichweyo kendo, ne nitiere kamiketo moting'ore gi malo miyieye agulu man kod chiemo eiye. To giyoka piny niwene nafas mar keto yien motwo, kae timoke mach mondo chiemo manie agulu ochwakre michiegi. Koro e pichani nitiere agulu moyie ewi kendo to eka bende nitiere miyo marango chiemo matedore ei agulu.

Ng'ama nigi oteku mapekie moloyo e apise mag jopiny en jatend piny kata ker. Ker ber mokelo nijo piny en ni onego bedni otayo chenro mag dongruok kaluwore gi migepe mopogore opogore moketie kata omiye joma moko tich mondo otimne koro en ochalo mana kaka jata tich.

Gik manyien wantie godo kae mang'eny mantie e ofa, koro in kaka jang'iewo wa mawageno, magombo yude gimoro e yo mar ofa kaka wakete gi e lak sechegi. Dwaro ni mondo ichopie e dukawa mondo ineye gima nyalo bedo ni oromore kodi kuom gikmanyien mawango e ofa gi.

Seche moko wiyi nyalo wil keto namba mari maling'ling to wach ma kamae nyalo miyo olor kadi mari. To Kadi mar ka olor nyalo kelo chochni moko mang'eny kaka koro ok inyal oro ne ng'ata ng'ata pesa kitiyo kod kadi mari ni. Chochni machielo en ni ok inyal nwang'o pesa kata ng'at machielo ok nyal oro ni pesa katiyo kod kadi mari ni, to mae nyalo bedo chandruok ne in. Koro yoo ma inyalo tiyo godo ma inyalo nyagori kod wachni en ka idhi kuom jobengi mane oloso ni kadi ni, iloso kodgi mondo gimiyi kadi machielo kata ka ginyalo kata ka ginyalo neno kaka iyudo namba mari maling'ling ni nyadichiel kendo mondo inyal tiyo godo gi kadi mari ni eka inyalo bedo ni koro inyalo oro pesa kata, ng'ato machielo nyalo oro ni pesa e kadi ni mar bengi ni.